Tijni en tich mar choko. Kendo neno ni gigo ma jong'iewo onyiewo e mbui, ochoponegi ekuondegi mag dak. Ng'eyo kata lony madwarore mondo ng'ato obedgo eka inyal tiyo tijni en ni nyaka ibed ng'at mong'eyo loso maber gi oganda to kendo nyaka ibed ng'at mong'eyo yore duto te ma ochomo yo kuonde ma oganda ma ichoponegi gik maging'iewo e mbui go, odakie.

Mae en kisima mokuny kendo olos maber e yo manyasani. E loso ne oketne nyaka pom mar goyo pi e wiye. Pom moketi ni, entie gi nafas moketi maber mar tuomo pi ma inyalokete ndow kata gino moramora ma inyalo twomogodo pi e pomni. To eka bende nitiere nyabathe komachielo, kama imako ka iywayo kadhi malo gi piny nyadinuoya mondo eka onyal ywayo pi kowuok ebwo kisima piny. Gini eyo molosegoni, ober kendo okonyo e kungo ngima mar le koda dhano to kata mana rowere. Nikech kisimano koro oumore ma onge gimanyalo lwarie iye. Koweyo kungo ngima, bende oketo pi bedo maler kabisa nimar wiye oumore koro onge gimoramora manyalo donje. E kinde mokwongo manahango time tijni ne en hig.